Chirni mang'eny sani oger ute madongo dongo, kendo opog gi opog rooms matindo tindo ama joma uso lewni nitiere kar kendgi joma uso chiemo michamo nitiere kar kendgi, jogo mauso gik mopogore opogore kama oting'o nyaka plastik nitiere kar kendgi. Mana e kaka tijni ose lokore e aluorawa baang' kinde mathoth nikech to chirni ne chal kamae kendo gik moko ne oket kamoro achiel kaka oketgi kar kaeni.